Maendi timre kokalo kiom puonj mar jodongo to koda kwere ka gitiego yawa go matindo mapond pa ka gisiemonegi yore ma onego gi lu kendo gigi ma onego gitim kendo ka gigotonegi sigana kuom weche mane timore to gi gik momiyo negitomore to gi gimomiyo onego otimgi kamano.

Koponi jodongo obiro kama ubete un rawere matindo, to ber ka uchung' malo mondo mi umigi kom giyud kar bet. To bende kopo ni unenogi ka gikalo kama untiere, ber ka umosogi gi luor. To kata bende kopo ni uneno ka ochandore gi ndiga mare koponi otwenyo thur kacha kotayo, to ber ka idhi ikonye mondo mi ikonye tayo ndigano igolne e thur kanyo. Mano endo nyiso luor makende kendo nyiso ni uluoro jodongo.

Maeni eni en yath mar chanjo mar nego kute mane ich. Gin kutego eko ma sama osechokore e ich, to kelo chandruok kendo kelo seche moko nyalo miyo iyi rami, seche moko bende onyalo miyo ichiemo achiema to ok iyieng'. Idhier nono ni to kare chiemo machamo gi dhi kanye. Kuom mano yadhni nigi nengo ahinya, nikech e thuolo ma osenego kutego eko, to ibiro winjo ka koro iber kendo kichiemo to iwinjo ka iyieng' kendo idhi maber.

Maendi ingona kinde moko mane adhi e osuptal. Kane awinjo marach ahinya kendo denda ne o ol ahinya. To kane apimo ne laktar, ne okaw thuolo mondo mi otim pim mar gima ne tima e denda. Mano eka ne okaw sindan mondo mi ochwo e lweta kacha chande mondi omi opim ane ka di po ni ne en tuo mar malaria. Eka ne odwogo oyango ni kare mano e gima ne tima.

Mae en jal mitimone chanjo gi laktar. Kuom mano kaw odundu moro miyuayogo yath chande miluongo ni sirinj. Chuo sindan e dhoge kaeto chwoye e dho chupa moting'o yath midwa ywayo. Ywaye nyaka e kiasi moromo ma omedo bed ni itiyogodo. Kae koro kaw pamba. Kisekaw pamba, ywe kuom jal mi dwa chwoyo e goke kama idwa chwoyo chande. Kaeto dhir sindan chande mos. Kaeto idhir yath mondo imi odonji. Kaeto pamba mane in go cha iseketo e siprit, ywe godo kama ichwo no endo maber.

Ooyo nitie to gintiere ma kidam kidam to kata kamano, nengo gi to ok ogore ngang'. Kuom mano, yande piny owacho ma pacho ka olieko paro moro mar biro gi kembe kata yawo kuonde mag loso ong'we yamo e pacho ka. To kata kamano paro no en paro manyasi to pok oket e tim. Kuom mano en gima kopo ni oket e tim to nyalo kelo ber kendo nyalo miyo nitiere moko kata ong'we yamo moko madhi e mbui ma inyalo yudi gi nengo ma ogore kiyudogi e pacho ka.

Maeni en alot mar susa, e thuolo ma iseng'wede e puodho, in gi yore modhuro mar rite mondo mi obed maber. Achiel, inyalo dhi kete kamoro mang'ich ma ok oyud liet mang'eny mondo mi kik okethre. Mano kama chalo kaka ei ot kamoro ma okwe, kata ei fridge bende inyalo kete. Bende yo machielo, inyalo moe mondo mi otuo. Kosetuo maber to ibiro dunye mano endo ko to dhi miye arita makende nikech sama osetuo to gino manyalo kethe koro onge.

Maeni en tich mar rito jamni. Karwa kacha chande aneno ka igero gimoro miluongo ni dipo, ti dipo ni endi en gima igero gi yiende ma ichungo ka oluoro kamoro adundo ei pacho, kae to iweyo gate moro matin makoro ipiko godo dhok e ie kanyo. To bende ei dipo kanyo, iyudo ka opog gi mopogore opogore. Nitie kanyo endo ma ikete dhogo eko mag chak minyiendo, iyudo ka okete kamoro mopogore to gi dhogka kande ma rwedhi bende oket kamoro mopogore. Koro nyiso ni kama inyiedhe ni endi, ma endi en kama idhi isoye dhiang' ma dwasi ni e thuolo ma idwa nyiedhe, ka osegole koseponi osetiek nyiedhi to be ichak iduoke aduoka kama moko kande nitiere. Mano endo miyo giriwore bende miyo gibedo kanyo eko maber ma nigi arita ma onge gino manyalo monjo gi e ie kanyo.

Maeni e tich mar uso e chiro. Alieko odiochieng' mokuongo mane adhi gi minwa e chiro kane wadhi uso kode, to e thuolo mane wauso kanyo eko, ne oweya kanyo mondo mi koro atem mako ka oleng'ore matin. Ne abet kanyo eko, to gino mane obedo malichna ahinya, en jo nyiewo mane biro onge. Onge jogo mane biro nyiewo iyudo ka ji ne biro to kadho akadha, ji ne biro to kadho akadha. Mano eko nomiyo erocho pacha kabisa e yo mar go ohala nikech naneno ni kare en gima tek kabisa mondo mi igo ohala nikech yudo ja nyiepo ok yot kata matin.